Namba achiel en tung', tung' en gino molos gi tung mar dhiang', kata tung gimoramora mikudho matek mondo mi ywagi kendo mar mondo mi ong'is gino matimore. Namba ariyo en jogo mowinjo tung' nimar kanitiere jalno mowinjo ka tung' oywak matek to ng'eyo malong'o ni kara nitiere gimoro matimora kata nitiere gimadwarore. Bende ng'ato ka ng'ato ong'eyo epache ni saa asaya mowinjo ka tung' oywak oneg bii machiegni mondo giriwre kamoro achiel eka to gilos gino mowinjore newach mano ng'iso ni ntiere gimorn matimoe kata ntiere winjruok kata romo monego kendo obed kamoro achiel. Wach namba adek en jalno makudho tung', tung' dwaro jalno moyiedhi kendo mopiedhi gi jogo kata kabila mantiere matimo tijno mar kudho tung' mar mondo dhano oriwre kamora chiel. Emomiyo jalno makudhe nyaka bed jalno ma nigi teko kendo jalno ma giyiero ma giyiego mar modno mi otim tijno mar kudho tung'.

Namba achiel, itime e sikunde. Sikunde yudo kinde mar mondo mi opuonj rawere kata mondo mi gikaw kindegi mar mondo mi giket rawere e aluora achiel, mondo mi oyud kinde mar puonjo gi gigo mopogore opogore kendo gibed gi ng'eyo ma rarieya mar penj kata mar buk manyalo miyo ng'ato oyud kinde mar mondo mi oyud tijno mogombo engima, kinde moseyudo tiegruok mathoth kendo molony kendo mojing' engimane. Namba ariyo, tijni inyalo tim kata ekuonde mopogore opogore kaka kanisni. Kanisni nyadi mang'eny keto riwruok mag puonjruok kendo rawere bende inyalo kel mar mondo mi gipuonjre kagimanyo kata kaka ging'iyo yorno mar kanisa kata yorno ma dhano idwaro mondo mi odongre. Rawere matindo tindo mag sikundegi osekaw mokel e kamnisa kata ensdalo mag timo lemo mar mondo mi giyud tudruok gi jo Nyasaye. Wach namba adek, nikokalo kuom tijni kokalo akala kuom kopogore gi yore mag somo, ng'ato nyalo yudo kinde mar mondo mi oyud thuolo mar mondo m,i osom buk kendo kosesomo to obet ging'eyo matut.

Namba achiel en nyiewo kodhi mar dania. Dania kisenyiewo kothe to ikawo puodho moro to ipuro. Sama isepuro puodhoni to igolo kite milos puodhoni mobed kamoro mayom, kamoro man kar kende. Kae to puodhoni kisekawo to igoro iye kiyaro lowo mar mondo mi ikaw koth gino midwa pidho to ikworo ieye. Mano iketo kisekawo manyiwa mikiko gi lobno ma kodhi osebetie, to ikawo pi, to ikuoro e aluorane te, kise kuoro pi e aluorane te, to lowo mako pi kendo makore. Pigno ikworo koseket lum ewiye, to koro eka ikworo pi mondo odonj e lowo maber. Kae to ikawo yiende moko to chielo kanyo maber mar mondo mi gimoro kik kethe. Imiye kinde kiolone pi pile pile kendo kilime. Nitiere ndalo makochopo to ikane. Ma gimadhi kuom dweche adek. Kochopo dweche moko to ielo lum no niwach koro oseti mar mondo mi oyud ler.

Nambaa achiel, en pesa. pesa dwarore mar mondo mi achak tich mar pidho rombo. Rombo en gino ma nyaka imany pesa kaito inyiewo go eka ikele e abila e kai ikele e dala mar mondo mi ilos ene ilos ne ka moro bende ma dwaro pesa. kaito koseger ma ber ti iluongo ni abira to oyudo kinde mar mondo mi o dag kanyo kuom kinde ma lach. Namba ariyo en kinde, en odwaro kinde ma thoth ne wach dwaro ni ichiewo go kinyi kaito ki isetweyo ne tol ti ikawo tol no ti itweyo godo ti igole kendo itere ka ma lum nitie to ochiem. lloke kendo imiye pi pigo ma go dwaro kinde ne wach mondo mi iome kata ma bor mar mondo mi omodhi kaito ikele ki isemiye pi no to ang idwoke go odhiambo kendo ikane. Wach namba adek, en ni odwaro kinde mar mondo othiedhe ka po ni de obed ma to kata bed ni dhoge moro ne lit to nyaka iyud kinde mar mondo mi thietdhe mondo mi obed gi kinde ma ber kendo oyud kinde mag nyuol mondo odag ma ber ko okelo ni pith ma ber.

Ma en pi, pigni entiere machiegni e kambi moro .Kambi ni oloso gik moko kae to ogolo gigo mo chido to iolo e aluora ka dhi e pi. E kinde ma oseol gigo mo chido kaka mafuta kata oil to dhi e pi to ma kelo dinruok mar pi kendo gigo ma okelo go te gi e kinde mar mondo mi okel muya ma ler ma onego odonj e pi ma onego gigo ma opidhi kata madongo e bwo pi kaka rech. Kata ne obed gigo ma osekelo mondo mi obed e pi, rech moro kaka kich bende biro mar mondo okaw pi kendo omodhi koting'o ko dhi mondo odhi olos godo more. To ma kosedino to mich gi yudo kinde mar mondo othoo kae ne wach odino gi moro amora ma ok inyal wuok to ok inyal donjo.

Namba achiel en ni kao othith, othithe kosekawo to iriwo gi matindo tindo kaiti oiloso go kombe mag othithe. Bende iloso gi tweyo itweyo gi tonde ma ber ma gi bed ma otegno ma gi los gino kaka kom kata gino mi inyal nindie. Ni mar othith loso gigo otegno kendo mo ochiny ni tij ni. Wach namba ariyo, inyalo ti gi pien sa asaya ma osekawo pien mar gi moro kaka dhiang kata pien jamni moloyo to mar dhiang.to ne wach otegno, ikawo ti imoye, to otwo osetwo ma ber kaito ileire ki itwange konui gi koni ti iketo ne tigi moko ma nya dhi mangeny gin dhot mar maasai ema tiyo godo mar mondo gi ng'is timbe gi kit gi. Ka ti ilose ne nyaka ka ma iliere go ma kete ma ber. Kata bul ne gi loso gi ma gugru moko bende ma ko goyo to owuok ma ywak. Gugrumoko

Namba achiel, oketo pala bedo mabith. E kinde ma isekawo pala ma ipiago ma ber ma obet ma bith to okoyo e ng'ado gi moro gi moro amora mi idwa tiyo godo kaka chiemo. Onya konyi mar mondo mi ing'ad alot ma piyo piyo kendo iyud kinde mar tedo ma piyo piyo, kata ring'o ki kawo man gi choke ti ing'ado ma ber ma ok ne chandi mar mondo idhi ipiag pala kaito mi idwogi eka mondo mi ingete. Wach mar ariyo , okonyo e gi moro kaka opanga mondo i obed ma bith ni mar sa asaya ma opanga ipiago e ma bith moloyo ti iyudo kinde ni mar mondo itim tij ma ber moloyo kinde ma piyo piyo ni mar opanga ka bith to kata kama beto, kata ka gino ma ne itongo itimo ma piyo piyo kendo itimo ka nguvu mang'eny kata teko mang'eny ok iti godo ni mar sa asaya mi iketo gi moro ma bith to en mana ni itiyo gi teko ma tin mar mondo tich odhi ma piyo piyo, bende ng'ama tiyo tijni yudo kinde mar mondo mi oyud gi moro four k

Number achiel en yath ma itiyogodo kuom jamni, yathni konyo jamni mar mondo mi gibed gi ngi'ma maber kendo gidong' gidong' e yorno manyanga'fu ma okni gibedo gi chandruok mora mora, bende yathni ko okawe kendo ochuoye ne dhiang' to kata gigo ma gin dhok yudo kinde mar mondo mi giyud chiemo moro kod teko moro mar goruok gi tuoche kendo mar dongo ne wach gibedo jamni monge'o yath kendo mabeyo e yor ngi'ma ne mar okinyal yudo gino machandogi gi twoche kata gino maketho ngi'magi. Wach number ariyo dhiang' kelo mor, dhiang' en chiemo newach kotede ne wach kose yange' tokelo chiemo e mesa. Wach number dek en ni dhiang' kelo pesa e dala kouse. Wach mogik en gweno onyalo bedo chiemo bende inyalo use mokel pesa madikonyi e loyo tijeni mamoko.

Ma en rowere mokawo kinde mondo mi othie ochik tonde e nam, kagisechiko tonde e nam to gi thi gi yiethigi mar mondo mi oyud kinde mar chiko tondegi mondo mi omaknegi rech, rech kosechiknegi tonde, inyalo thi odhiambo to tiweye otieno tulu, kiseweye kiseweye otieno tulu to in idwago adwoga pacho kisedwogo to idwogo kinde moromo ma in gi geno ni tondeni osemakore gi pi , kae ti to joma ywayo rimba tondego kiywayo to jomaywayo rimba ywayogi ma mondo gidod magichop e dho wath kamigowe, e kinde mosebiro tingi'yo ni to omako rech maromo nade kaeto rechgi kae kokalo kuom tijni igolo rechgi gibedo chiemo, bende igolo rechgi mondo omi ous moko ne jo wero kata ne jochiemo mopogore opogore ma kaeto miyo wuon tondegi gino miluongo' ni omenda mar mondo mi otimgo tijene mamoko.

Number achiel puotho yudo kinde mar mondo mi opure, kaeto ilokone lowo to ipitho, kosepith to iweyo oduma mar mondo omi odongi', kaeto imanyo jodoyo moko to doye maber kosedoye tiketone gimoro kaka manyiwa makata chieth dhiang' maber kata monyiewe duka mar mondo mi odong mapiyo, kaeto iwire sama ochiegni golo osimbo to koduoko wino to oloso nyithindo kaeto oduma chiek, e kinde ma oduma osechiek maber to iweye mar mondo mi otwoye e puotho kaeto irithe te, koserithe te tikawe kendo, ikele timoye to otwo maber to imanyo jo suso ti suse te kose suse to imoyo mago mose susi kaeto ikawo to kosetuo to ibuke gi gimoro kaka buru kata yath moro amora kata chieth dhiang' mar mondo mi kik gimoro kaka mad keth bede hiye tikane.

Namba achiel, ikawo kinde mar mondo mi ipur puothi ma ber. Ki isepure maber ti imanyo kodhi mar kal . Kal kisemanyo kothe to ikawo puodho no to iloko lowo, ni mar kiseloke gi manyiwa kata mar dhiang' to koro iyudo kinde mar mondo mi ikir kal e puodho kata ikome achiel achiel e buche kata ariyo ariyo e buche. Ka osekom maber to idoyoe mano kosedongo ti idoye ma ber to obed ma ber to obeda ma ler to inyalo ket ne manyiwa moro matin ma owuok e duka ma nyalo miyo odong ma piyo. Ka ler imiye kinde mar mondo mi oikre kendo irito ne gi moro kaka winy nikethe gi kuche mano konyo e mar mondo mi ochiegi kata gimoro kik idh kuome ma de oolre piny. Kaito kosetwo e pudho ti ing'ade te ti ikele e pacho ti idwogo imoye mondo mi otwo kosetwo tidine ti ipiedhe ti ichunge ti igolo yugi te, kaito moselos ma ber ti ikawo ti ibuko mar mondo mi kik kethre ti ikano.

Namba achiel ahero bel makwar. Bel ni en bel man kod ndhadhu, en bel man kod ndhadhu moke iye kata gigo moko maber ne del madongo maber ne eiye ma kata kosetwo. Kumo othiedhe ma okawe kendo ogole gimoramora topieth molos ber morege tiyudo kinde mar mondo mi kichame to miyi teko moro. Wach namba ariyo en ni inyalo tii kode e yore mang'eny nitiere choko ma ok tii gimoro kaka sukari jogo yudo kinde mar mondo mi otii gi bel kendo mano bedo chiembgi bende inyalo kawgi kaeto ilude ma tii kode e tedo chiemo mar nyuoka ,jogo maloso busa bende tiyo kode. Namba ariyo bende inyalo kawe makete mause e nengo ne nimalo kendo kelo pesa moloyo.

Namba achiel en ogunia. Ogunia yudo kinde mar mondo mi kaw gimoro amora monego bed eiye to iketo eiye tosama oseket ogunia to oyudo kinde mar mon do mi okony e ting'o gimoro kowuok kamoro kadhi kamachielo. Mae konyo malich moloyo nimar oduoko pek mar gimoro piny kendo koketgi kamoro achiel to iyudo kapek mare nikamoro achiel kendo ting'o bende bedo mayot moloyo. Ma okel chandruok, ma okel pek e gino midwa ting'. Wach namba ariyo en rabuon, rabuon en chiemo. Rabuon en chiemo minyalo tedi aeto okonyo eweche mag migago mopogore opogore. Ekinde ka kinde mitiyo kode to okelo mor newach kitiyo kode e chiemo to dhano bedo nionge gi midenyo kendo winjo maber. Wach namba adek en ni kokalo kuom rabuon, en gino makelonua pesa, nimar kiuse to iyudo pesa. Namba adek, en jalno mapidho rabuon kata magolo rabuon epuodho maber.

Namba achiel, en ni ikawo puodho to ipuro. Ka osepur puodho ma ogol yugi tee e puodho to ikawo buche to ikunyo e aluora mar puodho te. Sama ose kuny buche e aluora mar puodho tee, to ing'ado yiende mag mariewa koseng'ad yiende mag mariewa tee to ikawogi to iketogi elowo achiel kachiel kata inyalo keto ariyo kariyo ebuche tee kaeto iyiko iweye ekinmde moromo mar mondo mi oti kendo ka giseti, to ka gisedongo to idoyogi mar mondo mi ool negi lowo. Ka ose olnegi lowo to tiendegi chako riembo e puodho. Nitie madongo mapiyo piyo ma tok dweche auchiel tinyalo kawe kendo en inyalo kunye. Mano en maro mar pur mar choko magin joge magin odiero. Wach moro en ni en bende mokogi tieko kinde mag higa achiel to bende kokalo higa achiel to koro en mana gima isinyo mar mondo mi okawe kendo loke mar chamo eyor arega.

ikawo puotho to ipuro kose pur maber, to igolo yugi e puotho te malok lowo mar mondo mi obed mayom kaeto ikawo koth gino ma idwaro pithi kaka kosepithi koth bando to iweye mar mondo mi odongi to kosedongo matin to inyalo kau gimoro kaka oganda to ipitho e kinde kata ipitho kamoro achiel mar mondo mi ibrowegi mar mondo mi gidongi e kinde moromo tikawe tidoye maber kiolonegi lowo, inyalo dogi dichiel to kose olnegi lowo to oganda yudo kinde mar mondo ithiewu kendo dong' maber kiketone gimoro kaka manyiwa mouk e duka mar mondo mi onyuol nyithindo mange'ny e tok thiewo mar mondo omi okaye, bende ka en gino ma kaka bando timiye kinde to tichako iyolone lowo mar ariyo mar mondo mi kogolo koduoko wino to odwuok wino kohiko nyithindo mar mondo mi koti tokel pith, okel yuto malach kendo mararieya to maduong' moloyo nyaka goye yath mar mondo mi oneg kute madikethe e puotho

Number achiel ochiwo kinde matek kaka an ne omiya kinde matek mar mondo mi ang'weti, ni mar katemo tayudo ka aturo mange'ny, bende ka adwaro ni atur mange'ny to ayudo ka lweta kier kendo bende ka awuotho kata e ndalo to anyalo yudo ka kinde kuondego anyalo kier manyon alot moro ma en tijno matek.E kindena mokuongo' ayudo ka mondo mi ayud kinde mag ng'weto, ngweto e puotho te kata e ndalo te akawo kindema malich moloyo nimar katem koni gi koni to awinjo mana pek kata kamano tok nyagruok matieko tijni te matieko to ayudo kinde moro ma abed mamor ne wach mago moseng'wedi ichokogi kamoro achiel kendo inyalo pimogi ne jaawaro kata inyalo terogi e siro mar mondo mi ipimgi ka isepimonegi nga'to ka nga'to tinyisogi ni abich en pesa makama ti iyudo yuto e ofuki kokalo kuom yono mar omenda, bende mago modeng'wedi iyudo kinde mar mondo gibed chiemo kendo tijni kitimo to en gino makao seche ahinya.

Mae en ng'wedo gima iluongo ni alot mar spinach. Ma en alot ma ka ing'wedo to igolo mana ite moloth nimar ka itego oseloth mobedo madongo to igologi nimar mondo mi owe ne moko kinde mar dongo kendo owene mar mondo mi kodongo to ite moko bende olodhi mar mondo mi chak ng'wed kendo. Bende gima nitiere en ni sama ing'wede to iyudo kinde mar mondo mi ng'ato ochok itego moseng'wedo te mar mondo mi gibed chiemo. Inyalo kike gi alode moko kata bende inyalo tede ateda nono mobed chiemo mamit moloyo newach okelo ndhadhu edel newach kochame to okelo ndhadhu bende ki sa asaya kosechame to oyudo kinde mar mondo mi othiedhi gimoro kaka tuoche moko newach nyadi mang'eny alode thiedho tuoche kaka adhonde edel. Wach namba adek, en ni kokalo kuom moseng'wed go, iyudo kinde mar mondo mi ousgi mar mondo mi olokgi pesa gino makonyo eloyo diyewa mamoko engima.

Ahero tijni, nimar sa asaya mosepur mopidhe, modongo matiendene onyak kendo ka tiendene osenyak to okawo kinde mondo mi okaye kokalo kuom buse to isinje maber, to okonyo niwach ka osekawe ma ogole egigo magin obokeni, to ikawe kendo imoye ma kosekawe kendo omoye to namba achiel, obedo yorno mar chiemo. En ni njugu kikawo miboko to enchiemo mamit kendo inyalo ti kode emadho chae. Bende kikawe akawa mipoke kamano mimuode konumu, mano to ema koro en gi ndhadhu, kendo okelo gik moko edel kaka okonyo eloso modhi edel. To kata kamano bende inyalo kawe mapiedhe matuoye, kosetwo to ikane newach inyalo ti kode kendo e pith kata inyalo kawe mochak oti eyorno mar chiemo. Wach namba ariyo, en ni tije tek emomiyo bende ok ahere ahinya niwach okawo kinde kata mondo mi ipoke mikawe mipoke kata igole ei iteno en tich makawo kinde.